Gimatimore e picha no en ni jal manikanyo no oting'o ute ma ipidhe kich. Opango gi mondo oikgi ne pidho kich

gimatimore kanyo en ni yie ogo oko mar nam kendo jolupo yuaye oko mondo okete oko mar dho nam, gigol gikma gia godo e nam, giluok yie kendo

Usuru mar ,osuru mar loo mag dwe ka dwe ipongo ni itero title deed mondo manyiso nying' wuon loo, wuon loo nyaka bed gi KRA pin, wuon looo nyaka bedgi namba loo kasto odhi ogolo ,odhi e kaunti, mbui mar kaunti togolo ripot mar osuru mar lobno, ogolo form mar osuru mar lobno asto opongo form. Kopongo form e form kanyo odhi ndiko nying wuon loo kosendiko nying wuon loo tondiko namba loo, ondiko namba loo kasto ondiko namba plot, kospeongo mago tondiko kaunti kata sab kaunti moaye tochulo pesa, ochulo pesa, osuru no kasto ondiko tarik mochude tondiko risit namba, kasto ondiko balance kadiponi ok ochulo osuru no tee kasto ooro, ooro gino, ooro form no e mbui kata odhi e ofise kaunti

Chenro mar loko title deed koa kuom ngama chielo ka aya kuom janyiepo achiel nyaka ngama chielo, itimo ikuongo itimo land search, land search itimo e mbui mar sirkal kata e ofise mag joka lands, alafu idhi imanyo land rate certificate e kaunti ma idwa ,ma idwa wile e lobno. Alafu iketo e ogirimiti mar winjruok ma iloso gi lawyer, kanyo indiko bech loo, winjruok e kinde mag chudo alafu ikete seii gi janyiepo gi jauso alafu, iketo imanyo barua mar yie, loko lobni e nying ngama chielo, e nying ng'ata chiel kadhi e nying ngama chielo kendo kanyo idwaro kipande mar japnyiepo gi jauso, idwaroe KRA pin, idwaro winjruok magi goye seii ,winjruok mar uso mar seii, mokete seii gi jauso gi ja nyiepo kendo

ka ng'ato dwaro kwayo mar timo ohala to nyakobed gi kipande mare mo original to nyaka obed gi certificate mar nyiso ni ondiko ondiko ohande no, kata obed gi number mar nyiso ni ohande no osendiko, to nyakobed gi gima nyiso kama ohande no nitiere, nyaka obed gi kra pin, to nyaka obed gi insurance kadi okumba kadiponi odwaro.

Jomonj kadwa timo monj to gitiyo gi bunge wa kama giponde kendo gitiyo gi bunge gi e timo tiegruok. Jomonj bende tiyo gi yore mbui e ruako joma nyien e monj e timbe gi mag njore go kendo gitiyo gi mbui e pango, yore gi mag monj go. Kendo jo njore tiyo gi jii e manyo pesa mar konyo gi e njore kendo gitiyo gi aluora wa mar ruako ji e monj gi, to inyalo roch gi ka obila oketo arita maber kagirango bunge wa saa ka saa kendo weche wa weche miore e yore mag mbui be ging’iyo saa ka saa kendo e joma nie aluora be donjore e yore mag rito aluora gi.

Lony mar somo machakore miluongo ni education technology temo loso pek e yo pek mag tudruok Kagikelo lony mopogore opogore, kuom ranyisi kuonde maonge mbui maber. Education technology okelo lony mopogore opogore minyalo ti godo, yani apps mopogore opogore minyal tii kodo makata mbui onge. To kuonde maonge simbe ma donje a mbui, gikelo nembni minyalo diye simbe minyalo mitiyo godo e yore go. To kuonde maonge stima, kuonde maonge stima, gikelo gige gige lony, lony mopogore kendo manyalo tiyo gi solar, matiyo gi solar makonyo kuonde go.

Ng'ato kamanyo, kadwa manyo okumba ne jamni meke, nyak ong'i ni odwa manye ne jamni mane onyalo odwa manye ne diel, ne dhiang', ne punda koso ne nang'o? To odwa manye nikech ang'o, odwa manye nekech thoo, nikech kuwo, koso nikech tuoche nyak oduog ong'i, ni en dwaro odwa manyo okumba ni ne ne lee adi kendo, onya koseng'e ma magi tee, to oyiero ni odwani omany okumba ni e kambi mane. Nitiere kembe mopogore opogore mak ma ma makelo mamiyo jamni okumba. Kosetieko mano, todhi e kembe gi, to kembe gi nyise aina mag okumba ma gin godo, magi to gi chudo mag gi. To embe nyak onyisogi, kamidware kamodware e okumba no. To en gi lee mage to gin adi

Alot morit maber emabiro e pacha. Ng'ama goya ng'ama goyo yath be orwakore maler ma orwako gik ma konye mondo kik yath inye. Kendo apoyo orito maber, chiemo emabiro e pacha kanyo

Oganda jo Somali gin oganda jo islam. Oganda jo islam orit gi chik ma luongore ni sheria law. Sheria law ema orito gi, kaka joislam. Kendo oganda josomali, nigi jodong gweng'. Jodong gweng' gi kelo kwe e kind oganda ka nitiere pogruok e kind oganda. Kendo nitiere jodong gweng' ma tijgi gin tij kelo kwe, kendo neno ni onge monj moro amora moa oko mabiro ir oganda gi. Kendo gintiere gi ogirimiti mar dhok mitimo gi dhok, to kaendi itimo ogirimiti gi, itimogi sama i iketo, iketo gi sama ng'ato dwaro nyiewo gimoro ir ng'ato, kata sama ng'ato kwong'ore.